Ore ena bayee naa enetipat teneesi tontulnganak pookin loogira aayier idaikin pookin naingua olchamba omuu oree oshii tenintayuu nkaitubuluu tolchamba naa kepuonu olchafuu nekuu oree ituuu iyierr nintukuu peyiee itayuu osinyai peyiee mikisumbua enkataa ningiraa ayierrr

Ore enikuni tenetumi enabaye naa ee keng'asi aun ilapek temukunda ashu tenkop ore peebulu netumoki ilpaek atoishoto neiu ilapek iladuo loinosi ore peisho nelo oltungani nelo akesu temukunda nepik ilkunuyiani ore peepiki ilkunuyiani nilo aing'oru ewueji sidai nitanfazayie ewueji netii engolong peetimoki atoito, peetumoki awaita osokoni ashu peetumoki atar ingwesi nado natii atwa peyie eaku iladuaredi peetimoki atimir ashu loidimi ainosa tenkurma

Ore ena siai enkolong' naasi naa enkolong' enkiremore ore ena siai naa enetipata ashu aa ene maana toltung'anak pookin amu ore tenipalilia iltunganak imaua enye ashu ndaikin enye naa keyau faida teninche amu keeku ketumoki ainosa endaa vizuri netumoki endaa enye atubulu aitobiraki neeku meeta iltung'anak nchidai ashu meeta ntokitin naichallenge metaa mebulu endaa neeku ore ena siai naa enetipat oleng' toltung'anak pookin loiremisho kisaidia iltung'anak enkata pookin nanyamal iltung'anak netumoki iltung'anak aanoto endaa enye teleleki.

ore entoki nagira aasa tene naa irkeek egirai aadung peyie, ashuu adung; oki ntokitin to lameyu ashuu peetumoki ntokitin atadaare, ashuu aa kegira adung irkeek peikar ilaleta, ashuu pee peikar naduo wuejitin nedaare ntokitin enye. neeku ore ena siai naa enetipat eeh tesiai e anaake oltung'anak loifuga ntokitin ashua iltung'anak oramatisho amu tenelotu olameyu naa lelo keek lonyori eitumiyae aititiyie ntare, ashua aitotiyie nkishu nedung'okini ashu ore teneyieu oltung'ani neikar ewueji enye naa laduo keek eitumiya aikarie tenemeetae ifeensi, neeku ore ena siai naa enetipat oleng toltung'anak pookin erishata pookin nanyamal iltung'anak

Ore eninko tenintobirr ena naa lasima piiyiolo oltung'ani utamaduni venye nintobirr enkima venye niyierr ashu venye nipik lelo soitok enkima nitumoki atipika kule emoti nipik oladuo shani ligira ayieru ashu oladuo majani ore piipik nipik enkare nincho itokitok, yiolo pee itokitok nitumoki atijia atijiu iladuo keek litipika ashu aa oladuo majani nincho iropiju tenaduo birika peyie etumoki ataa kerahisi ashu pee etumoki iltung'anak atook teleleki pee mitoki iltung'anak aaku iloshi lookito ormajani ashu lookito irkeek lasima piiji ena toki pee etumoki ataa sidai.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ilaramatak logira lontare ashu ilonkerai egira ninche aisaidia intare enye alep eh ore elepoto ontare naa kisaidia irkuo pemeya kule nisaidia sii iltung'anak menotito endaa enye enaake aa kule taa naidim ateyierie shai nidim sii atimir nidim sii iltung'anak eh ainosie inaduo ale enkurma neku ore ena siai naa enetipat oleng toltung'anak pookin erishata pookin naramat iltung'anak intokiting.

Ore entoki nagira aasa tene naa eng'orore onkishu ashu kegirae ang'or inkishu aitayu osarge lowoki ore osarge naa kisaidia iltung'anak ashu elelero enkata pookin enaa enkata namuoi oltung'ani kidim atooko osarge enkata pookin nagira ang'oroki entomononi kidim sii atang'orokini entomononi metooko osarge neku ore ena baye naa enetipat oleng tosiai lorkereti lormasae amu kisaidiyia iltung'anak pookin metayiolo venye enarew nkulie moyiaritin ashu nae treat nkulie moyiaritin neku kifaa iltung'anak peesuj ilkerretin lenye petumoki sininche atayiolo ajo kanyio nagira aendelea.

Ore eninko teniisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa ore inkaitubulu pookin erishata pookin nauni, lasima peuni tewoi sidai, ashua tewueji nemetii ntokiting nai sumbua, peyie etumoki oltung'ani aing'ura naduo aitubulu aitobiraki peyie, meeku noshi naar ashu naanya ing'uesin, ashu meeku noshi nainyel inkishu ashu nkerrai, peyie etumoki atipika fertiliser sininye aitobiraki, petumi ake anoto roots, netumoki anoto ntona nabulu naisavaive, ashu netumoki sininche atipika enkare teleleki, peyie mitoki aku noshi natoyu nereu oltung'ani asara oladuo logira aunisho.

Oree entokii nadamuu tenadol enaa naa eramatare oo ntare nayaa nkutukie oree entokii nayau ena moyian naa keyau enchan oree enaa moyian enekonii tenebakii naa idim ayelaa orkuo lino enkutuk nipej tolmishire peyiee itayuu irbolot nirem sii itare inonok peyiee etumokii aatisidanita peyiee inguaa entoronii oo nkutukie

Ore inikonii tenetumii enaa bayee amuu oree enaa naa kidimi aaitumia enaa orgitaa ashuu kidimi aaitumia enaa entokii nawaoshii igirae aaranch erishtaa pookin ñaatae utamaduni oree si ena naa kisaidiaa ilntunganak metayiolo utamaduni metayiolo orkuak lenye enegiraa aaikunarii oree enaa naa enetipat oleng amu oree enkataa nayiengii enkiteng enkerr enkine nitayuni olchonii nishorii ilntunganak looyioloo aaitobira nitumii aatirip peyiee etumokini aaitayu orgitaa

Ore entoki nagira aasa tene naa erutore olotorok ashu enaisho asali egirae aitai tolotorok ashua ilotorok egirae alenoo tenaa kekuto ashu tenaa kidipa aitai enaisho ore ena siai naa enetipat oleng toltung'anak pookin amu ore enaisho kwanza naa biashara naidim oltung'ani ataasa ore sii enaisho naa olotorok naa entoki naidim naaji aterewa imoyiaritin naijo oloirobi naijo enkiroket neku ore enaisho naa enetipat oleng toltung'anak pookin erishata pookin nagira iltung'anak aaku kegira eh amoyiaa oloirobi ashu kegira iltung'anak arut ilotorok neku ore ena naa entoki etipat oleng toltung'anak pookin erishata pookin nanyamal iltung'anak.

ore entoki naitiship tena siai naa eramatata onkishu naishori inkishu olchani ashu naremi inkishu peyie etumoki inkishu ataa inoshi nasipa seseni ashu nkishu naa tenedol sininye oltung'ani naa kitiship peyie eku ore eramatata naa kiendelea vizuri ashu metum oltung'ani challenges onkishu enyenak ashu metum irbuketa loponu alok inkishu eyenak ake neku ore ilaramatak kifaa neramat inkishu aitobiraki peyie ei avoid imoyiaritin pookin enkata pokin naijo enchuka neku ore eramatata onkishu nenetipat oleng toltung'anak oramatisho.

Ore etoki nagira aasa tene naa iltungana loomelii liatua enkare, ogira ninche aitalang irkulikae enkare ashu aitalang imelii enkare aisafirisha ilolan ashu eisafirisha irkulikae tungana, aitalang enaiposha. Ore ena siai naa enetipata erishat pooki nagira iltungana aunisho ashu nagira iltungana ee apuo isafarini enye, amu ore temeetae kulie means, nalangieki enkare naa kidimi aitumia ina meli atalangie enaduo aare peyie etumoki aisaidia iltungana erishata pooki nanyamal iltungana nemeeta entoki nalangie enkare.

ore enikoni tenetumi ena baye naa ore entoki edukuya keng'as oltung'ani alo osokoni lorpayek nelo agelu empeku sidai orpayek ashu empeku nabulu asioki torpayek eh nelotu neun tenaduo kiwanja enye naidipa aitayarisha ashu naidipia ataara metaa keunoyu nepik fertilizers nepik empoleya peyie ei avoid imoyiaritin neun nebukoki enkare ashu isho eh metaa kebukokini enkare ore pebukokini enkare neku irpayek iloshi lobulu niteru sininche atum eh mazao enye ashu eishoi enye netumoki ahomo alo aitayu etaa endaa ashu nelo amirr tosokoni etaa endaa.

Ore ena naa registration enkampuni ashu aa ene biashara ore iltung'anak pookin tenioperate ashu tenees esiai naa ijio enonkotelini naa ijio enoldukai naa ijo enoonkampunini naa lasima pee eeta ashu registration peerku certified peeku kiregister ashu peeku keyiolo sirkali ajo ore ena biashara naa kegira aiendelea tene peyie melo ake neeku ibung'aki neeku orkesi te sirkali ashu neeku enaduo naibung'i ninche neeku lasima peeta kila mtu nkardasini naitodolu ajo kifaa pees enaduo siai naasita.

Ore ntokitin nadolta tene naa registration oltung'anak ashu details oltung'anak eh ntokitin pooki naiusu oltung'ani tenaa naji esiai e e citizen naa ketii impishai enyenak netii inkarn enyenak netii id enye netii sii background enye peyiolouni intokiting naio oltung'ani ashu intokitin naata oltung'ani neku ore ena siai netaa enetipat oleng tesiai e online ashu tesiai e registration oltung'anak enaa epuoito iltung'anak aing'oru inkitambunini inkitambulishoni isiaitin lasima peyioloi oltung'ani esiai enye pookin naasita oshi.

Ore entoki nagira aasa tene naa kegirae aitumia emashini aa laptop egirae aasie biashara pookin e online ashua ntokitin pookin e online naijo registration ashu naijo processing ae process inkarn oltung'anak peyie etumoki ataa iltung'anak iloshi laa yiolo details ketii atua olaini ashu ketii ewueji pookin neyieuni neku ore ena netaa esiai etipat oleng ashu etaa entoki etipat toltung'anak pookin erishata pookin isaidia iltung'anak pokin iloshi logira ae register iltung'anak.

ore intokiting nadolta tene naa ore ena naa biashara ashu intokiting pookin namiri eh kegira iltung'anak eh ilewa ashu iselenken aitoduaya intokiting namirita anaa isabunini loshi loitukuyieki inkaik enaa iila nayelareki irkarash inkilani pookin eluata pookin olewa onontomonok neeku ore ena siai naa enetipat oleng teneponu iltung'anak aitoduaya biashara enye ashu teneponu iltung'anak aitoduaya esiai enye naasita onkaik petumoki sininche ataretoto erishata pookin nanyamal ashu erishata pookin nayieu ereteto.

ore enkabila okuna mali nanyorr eh naa noshi nabulu asioki ashua inoshi naata irng'anayio sidain metaa tenelo naaji neun oltung'ani enkata pookin nagira aas biashara ashu enkata pookin nagira aunisho neme inoshi naibung emoyian asioki ashu inoshi nae late egira aisho metaa kitoki oltung'ani aanyu enkata naado nelotu olameyu nerr neeku ore kuna naa kifaa peuni asioki nebulu sii asioki petumoki iltung'anak ainasa enkata pookin ashu atimirr enkata pookin naitaji iropiyiani ashu nayieu nenya.

ore eninko tenisum ashu teninko oltung'ani peyiolou ena siai eunore e millet ashu ene sorghum ashu enenkae daa ake pookin nabulu tenkop ashu naun iltung'anak naa lasima peyiolo oltung'ani ategelu enaduo peku eh endaa sidai ashu lasima peyiolo ajo kaa daa nasioki abulu te area natii oltung'ani peyie melo oltung'ani agelu endaa nemesioki abulu ashu endaa nimidimu climate enakop peyie etumoki atu tioro pebulu eh netumoki oltung'ani ainasa tesidai netumoki ataa keeta osokoni lomiraki neeku ore ena siai ondaiki naa enetipat oleng teneyiolou iltung'anak pookin indaiki naifaa neuni.

ore enikunari ena siai temurua ang naa kiendelea aitobiraki amu ore osinyai ashu enterit natii inakop naa kitubulu kuna aitubulu naaji inkuashen orkokoyok aitobiraki kidim ae savaiva neeku sii ore ena siai enkata pookin naun oltung'ani lasima peeta irmatunda lokesu uh iladuo enaduo daa eh ninng'oru ilaturok iladuo loturu tentoki tenindip endaa aku ning'oru ilaturok loturu nepik irkuniani nepik ewueji sidai netumoki ainasa enaa endaa ashu netumoki awaita osokoni ora ready lora ready peyie eng'amu amirr netum ninche inaduo ropiyiani kutokana enaduo mazao enye ontokitin natuuno.

Ore embaye naitiship tena siai ashu naitishipisho tena siai naa ore iltung'anak pookin loiremisho ashu iltung'anak pookin loogira aas esiai enye o nkaek enkiremore ashu eunore oo o masaa pookin ashu endaa pookin naa lazima pee etum irng'anayio ashu ir matunda laduo laatekesuata tenaduo siai enye o nkaek. Neeku tenilo sai niunisho nim palilia ntokitin inonok aitobiraki endaa ino aitobiraki lazima piitum mazao enaa ena saai natuunoki nkwashen orkokoyo netum iltung'anak mazao sapukin ashu naduo mazao. Neeku nepuo aamir to sokoni, nepuo aatum ndaikin pookin naayeu, nepuo atum mpisai nitumoki ai endeleza biashara enye eunore.

ore enikoni tenetumi ena baye naa lasima peyie eeku ore iltung'anak neyiolou ashu ilaunok loo lenkulukuoni ashu iloo ndaki neyiolou eniko ajo kakwa ko aitubulu ifaa neuni tofauti tofauti peyie isaidia enaduo kulukuoni metubulu nisaidia sii eh iltung'anak metaa mekee eiepuka naduo daiki enye diseases neeku ore enatoki naa enetipat oleng ashu ene maana toltung'anak pookin loirem inkaitubulu ashu iltung'anak pookin loos esiai e ukulima enkata pookin.

Kore sababu paanyor ena baye ashu piitiship ena baye naa ore iltung'anak pookin loiremisho iltung'anak pookin loun nkaitubulu naa keuni oshi nkaitubulu eetai sababu ashu eetai entoki naifaa neasi. Neeku ore kulo tung'anak ee tenebulu kuna aitubulu enye nepuo aatumoki, nepuo amir endaa naepuo atum naduo ropiani, netum sininye endaa enye enaa ake. Ore sii kuna aitubulu enebik oleng' to sunyai neponu aatoyu, neponu aisaidia ilo sunyai metaa keret aaku keeta ke keeta afya sidai ashu kitubulu nkaitubulu sininye aitasieku.

ore ena siai enkiremore ekuma ashu ene cabbage ashu enkiremore pookin naa enetipat oleng ena siai enkiremore eskuma amu ore entoki edukuya skuma naa endaa endaa nara ready penyae ore sii skuma naa kidimi atimir eh aitaa iropiyiani neyai osokoni nepuoi aibelekeny ompisai netumoki oladuo tung'ani aitumia inaduo pisai ataasie enkae siai ashu ataasie enkae biashara ake tofauti neeku ore ena karrep nanu toltung'anak pookin pitori aas esiai enkiremore ashu esiai eh eunore eskuma pee etumoki sininche anoto mapato enye e enaake.

Oree eninko peyiee intobir enaa siai imirataa ooo nkitunguni naa ingas oladuoo biasharai olo osokonii nigeluu irnganayio sidaini ooifaa niun ashua enkop niunie enaduoo kitunguu nintobir nimbalia aitobirakii nipik mbolea fertiliser peyiee eebulu inganayio teleleki oree peyiee ebulu nebaikii enkata naivunai nepiki eweujii sidai peyiee eyeai osokoni neyai inkulie ang

ore eng'eno niyieu pias esiai eunoto ornyanya ashu esiai ornyanya naa lasima oltung'ani piata enaduo kop niunie laduo nyanya linonok lasima sii pintobirr aitobiraki peeku meeta imoyiaritin nashurtaki irnyanya ashu imoyiaritin naya irnyanya ashu naibung irnyanya nitumoki ataa kepi enkare available anaake ashu ketumoyu enkare teleleki pitumoki atipikaki enkare aitobiraki nitumoki aishoo enkata pookin neku ore esiai ornyanya esiai etipat oleng esiai naidim naaji oltung'ani aibung'a anaa biashara nidim sii ataasa anaake tonkolong'i pookin natumokinoyu.

ore ena siai temurua natii naa keloito aitobiraki amu ore irmaembe naa inkaitubulu nauni eh tolchamba eh nemeyieu sii expenses kumok ashu meyieu isiatin kumok amu teniun naa yiolo esiai ino naa pimpalilia ake nipik enkare aitobiraki nitumoki atorishe imoyiaritin pookin peyie mitoki aibung ore enkata naku eh naa ketii kifaa piyata oltung'ani oladuo sokoni ready limiraki yiolo iloitumiae tiang nilo alo airragie tiang nepiki iltokiting pemitoki ainyiala apik iwuejitin sidain neeku ore irmaembe naa iltokiting letipat oleng toltung'anak lounisho.

ore entoki nagira aasa tene naa eunore ashua eh irng'anayio egirae aitubulu eh te tewueji sidai ashu too wuejitin sidain ore ena siai orng'anayio tenitubuluni ashua inkaitubulu naa ing'as oltung'ani alo aing'oru enaduo plan ashu enaduo eh toki niunie enaduo ng'anayioi yiolo piun eh nibukoki enkare nimpalilia yiolo petum intona nindim aitai inakata nin transpant nilo aun tenkae wueji sidai ashu tewueji nidim atubulunyie atoiu iladuo ng'anayio loifaa ne neyi.

ore entoki nagira aasa tene naa enkiremore ormasurin ena ashu enkiremore ondisi ore ndisi eneuni nentoki etipat amu ore entisi naa iropiyiani sii nairagutua ashu iropiyiani kidim oltung'ani atimira toropiyiani ore ndisi ndisi naa endaa naata afya naisho iltung'anak afya enkata pookin kidim aitaraposho iltung'anak neeku ore kulo nentoki etipat oleng toltung'anak loiremisho enkata pookin ashu erishata pookin kisaidia ninche metaa eh kiremisho netum sii faida metaa mitoki apuo asara ore inaduo benek sii endisi naa kidimi aitumia ailisha eh nkishu ashu intare erishata pookin olameyu.

ore entoki nadamu tenadol ena naa factory ofakadoni ashua irvakado ore sii orvakado naa entoki etipat oleng ashu entoki e maana toltung'anak pookin loiremisho ashu toltung'anak pookin loota factories naduo nae process ilo toki metaa enkae daa ashu aitainyie nkulie daiki tofauti tofauti niaku ore ena kisaidia iltung'anak erishata pookin nanyamal iltung'anak erishata pookin nayieu iltung'anak endaa erishata pookin natiii iltung'anak biashara neeku ore orvakado naa entoki etipat oleng toltung'anak pookin loiremisho ashu toltung'anak lounisho.

ore entoki nagira aasa tene naa olairemoni ashua wakulima logira aitushul irkeek tofauti tofauti eh aituku inaduo mimea enye ashu ae spray inaduo mimea enye peyie erishe ninche diseases ashu imoyiaritin ashua erishe ninche nkulie kukunik ake naanya endaa ninyial neeku ore ena naa entoki etipat oleng tolairemok pemitoki apuo asara ashu pemitoki eh inaduo tokitin mimea enye atum imoyiaritin kifaa peyie ing'oru iladuo keek lo loidim ae aterew inaduo moyiaritin nagira ae ambukiza mimea enye.

Ore esiai naitiship tena siai ashu entoki naitiship tena siai naa eunore e watermelon naa biashara sidai ashu entoki sidai toltung'anak pookin lo le siai eunore ashu le siai eunore e watermelon amu ore watermelon nee entoki nai saidia osesen ashu entoki nai saidia iltung'anak pookin loiremisho, nitobir enkulukoni, nitobir afya oltung'ani, nisho oltung'ani mpisai. Neeku ore ena siai nee siai naibung' iltung'anak pookin loosita enaduo biashara e mitishipa ninye ashu milepunye ninje kiuchumi.

ore ena kipirta ashu ena baye nagira aendeleya tene naa ilairemok eh lesiai e watermelon ashu ilairemok loosita esiai e biashara e watermelon ninche loitaituo watermelon temurua ashu tolchamba neeku kegira ninche aanyu ashu ae pack peyie etumoki atimirr ashu petumoki aitasa awaita iloya nkang'itie netumoki atimirr ilomirayu ore ena siai naa enetipat oleng amu kei ajiri iltung'anak kumok kisho iltung'anak isiatin neeku etaa ena siai ereteto toltung'anak kumok pooki loosita biashara.

ore ireteni latoning'o kuhusu ena siai ormashungwa ashu esiai eunore ormashungwa naa ore irmashungwa teneuni lasima peyie enyikakini ashu lasima peeku olopeny tayari ping'orr erishata pookin peyie mepuo ake netum imoyiaritin ashua netum nkulie tokitin ake torrok peyie melo nerew oltung'ani asara neeku meeta oladuo tung'ani entoki nalo atum tenaduo biashara nataasa esiai epesho etaasa neeku ore esiai ormatunda ashua irmashungwa kifaa netanikini erishata pookin petumoki oltung'ani ae trita imoyiaritin.

Ore enikoni tenetumi ena baye naa ee keng'asa oltung'ani aunisho tolchamba, ore peeunisho ee netumoki atuuno enaduo daa enye aitobiraki peyie eeku tenelo aitayu tolchamba naa kera tayari ashu ke ready enkata pookin enkata pookin nakuto. Ore peyie etumoki aitayu nelotu nelotu aing'uraki order to osokoni peyie etumoki atimira ninye endaa enye pee mitoki alo hasara ashu pee mitoki aaku loi sumbua order enaduo daa naitayuo tolchamba. Neeku ore ena biashara lazima peeta oltung'ani order pee etumoki ataasa enkata pookin.

ore embaye naitiship tena siai eh esiai e pineapples naa ore ena siai netaa esiai naibung'a iltung'anak erishata pookin ashu enkata pookin etaa ketumoki iltung'anak ataas biashara ashu etaa ketumoki iltung'anak atimirisho aitobiraki amu ore ena siai e pineapples naa esiai naata market esiai naitiship iltung'anak enkata pookin naasitae neku ketumoki iltung'anak ataa keeta biashara sidai ashua ketumoki atimirisho aitobiraki tenetum enaduo market oladuo sokoni lomirie inaduo tokitin enye.

ore embaye naitiship tena siai eunore okuna aitubulu naa ore inkaitubulu teneuni lasima peyie ipalilia oladuo tung'ani aitobiraki peyie etumoki aku ore enkata nalo uh akesu irng'anayio naa kekesu irng'nayio sininche loitiship ashu irng'anayio eh loidim ataa kifuraisha iltung'anak ashu kifuraisha iladuo kastomani lenyenak peyie etumoki ataa mei loose hope ashu mei loose interest iladuo kastomani kitiship ninche inaduo tokitin nagirae ayaki sidai ashu inaduo aitubulu.

ore eninko peyie inyia ena daa ashu piinya enatoki ashu ena aitubului naa eh ing'as alo osokoni eh ninyiang'u inaduo aitubulu nayawuaki osokoni inaduo naitiship ashu inaduo nidolta sininye iyie oltung'ani ajo ikiret ashu ekisaidia enkata pookin ninasa eilepunyie afya kitiship sii osesen llino kinyiang'u inaduo aitubulu naata afya nilo nilo ayierr ashu nitukui eton itu eyieri nikarangi eh ore pikarangi aitobiraki nitaini ninosie enaduo toki eh nimpanga oltung'ani pinosie ashu nikintiship sininye iyie ira oltung'ani.

ore ena siai penetipat enkata pookin naa kisho oltung'ani ashu enkata pokin natuno oltung'ani inkaitubulu inaduo naitai irmatunda naa ore ake piun inkaitubulu inonok petumoki atubulu nindip aishoo enkare nindipatipika empuleya nindip atipika inkulie tokiting pokin naitaji petumoki atubulu naa kisaidia peyie ore enewueji netubulunyie irmatunda nitumoki oltung'ani ateeniki entoki peyie enkarasha ashu enet peyie ore enkata pokin naitiakunye nitiakino enaduo net mitoki abaiki enaduo kop chafu ashu mitoki adoiki enaduo kop adumunore imoyiaritin tinewueji neku itumoki ake oltung'ani ahomo atudumu irng'anayio linonok etii enaduo enaduo bene ashu enaduo toki nitipika.

Ore reteni latoning'o ashu ormareng'e latoning'o kuhusu kuna iatubulu naa ore kuna aitubulu naa nkaitubulu nauni erishata pookin neyiu sii nee teneuni, lazima peeta oltung'ani reteni lai avoid ie ashu lai saidia metaa miibung' moyiaritin, nisho metaa miibung' ee nyamalitin pookin enkata pookin. Indim sii oltung'ani ataa tenilo akesu naduo aitubulu inonok nipik ewuei sidai, ene toyio nemiibung' il chafu i piitumoki atimira ashu piitumoki ainosie enka ainosa enkata pookin.

Kore eninko piisum oltung'ani pee eyolou ena siai naa ore enkata pookin nituunishe ashu enkata pookin nituuno maua inonok e lazima peyie eeku eyiolo oltung'ani eninko peyie ilo akesu ashu erishata natabawua nakesunyeki peyie ore erishata pookin naa ore naduo aitubulu mebik tolchamba oleng'. Keeku sii tenidol oltung'ani ajo ekuto niindim aitayu erishata pookin piitumoki atimira ashu piitumoki atipika store piitumoki ainosa.

ore eninko pisum oltung'ani peyiolou ena siai naa ore oltung'ani pokin lounisho aun inkaitubulu naitai irmatunda laijo ofakadoni laijo irmaembe eh lasima petumoki oltung'ani ataa eh king'oru enaduo kop ashu enkop narropil enkop namelok enkop naitubulu inkaitubulu asioki ore peyie ing'oru netumoki ailepie inaduo aitubulu anoto supporters airishaa ninche petumoki aing'ata enkop petumoki ore enkata nayu irng'anayio neyu irng'anayio sidain ashu eyu irnganayio loitishipisho enkata pokin nemitoki oltung'ani ae struggle aaku kelo asara tenkarake imoyiaritin naibuung'ita inaduo to inaduo aitubulu enyenak.

Kore ena siai naa ee itasapuka iltung'anak ashu ilepunye iltung'anak too nkuapi ang' amu te nkop ang' amuore entoki naa iyiolo ena shani ashu ena aitubului teneuni naake iidim ataaku e tenkop nekimanya tenkaraki esiai e nkulukoni, esiai enkirowuaj enkop, ee ketumoyu ashu ketumoki ailepu aitobiraki meeta tatizo pookin nai sumbua ashu meeta challenges nagiraa aimaa. Neeku ore ena aitubului netareto ilairemok le nkulukoni ashu ilairemok lo nkaitubulu enkata enkataitin kumok ashu enkata pookin.

Ore engenoarashuu entoki nayieu oltungani pee eas esiai ppokin e online business peyie etumoki ataasa research pooki te online naa lasima oltungani peyie iyata emashini nitumia aa laptop aaa kompita aa esimu ashua enkai toki ake pooki naidim oltungani aitumia ore teina risha netumoki oltungani ata oloshi laa keas research enye meeta entoki nagira aitumia. Lasima sii peyie eeta entanet strong peetumoki ataasa ntokitin pookin nausiana wenaduo research naasita.

Ore ntokitin nadolita tene naa ntokitin eee maendeleo enaa e citizen foreign residents e business e visitor oree kuna tokitin naa kisaidia ilntunganak erishata pookin naagira ilntunganak aas biashara amuu idim atasa biashara te online teurahisi amuu te simu ake iro ilntunganak nayauu ilomom neekuu oree ena siai nitelelia intokitin kumok tenkop meekure enyamal ilntunganak alang enapa kata metae e business e citizen

Oree imbaa ashua engeno niyieu peyiee iyas ena siai naa lazima peyiee isumea esiai oo ildakitarini peyiee eyilou ininko imoyiaritin tofauti tenibak ashua eninko peyiee iyiolou ilntunganak ajo kakwa moyiaritin eeta peyiee iyoolou atritaa ilntunganak vizuri nitumoki ilntunganak anotoo eseriani tenkishui enye

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa biashara, eh osigara naasita iltung'anak le Kenya, oliamerika, kiidim iltung'anak le Kenya atimiraki inkwapi tofauti tofauti sigarani, kidim si sininche iltung'anak le Amerika aiexpota sigarani lenye, awaita nkwapi tofauti tofauti ,peyie etumoki biashara aendelea erishata pookin, enkata pookin naatae biashara, peyie etumoki ataa keeta partnership tenaduo biashara nagira aendelea vizuri.

Ore sababu naisho metaa kanyorr ena siai naa ore intokiting e kilimall naa intokitin naa indim ataasa biashara tesimu ashu te online indim ataa kore enaduo toki ni order niyieu nee naidol ake te kilimall ni ni order nikiyakini aitobiraki entoki ino nigelu enaduo toki niyieu peyie etumoki aendeleza biashara ashu petumoki ashu petumoki aendeleza uaminifu kati eyie oladuo tung'ani likingira amiraki inaduo tokiting neeku ore ena biashara netaa enetipat oleng iraisisha iltung'anak mekire itumia iltung'anak fare sapuk apuo aing'oru intokiting tonelakua etaa kei order ake neyakini intokitin etonita ake tonkajijik enye ashu te area enye.

Ore ena nee entumo ashu aa reteni logia iltung'anak aing'oru larikok loo nkanisani peyie epik nduat tenebo ashu peyie eponu aielewana ashu aalimu ntokitin naagira nkanisani aimia, ashu a ntokitin nagira challenges naagira aimaa. Ore entoki e tipat tenatoki naa ketumoki iltung'anak ataa keponu ayau ororei obo, nening'o tenebo, ne elewana, nee nelimu siinje challenges naagira aimaa makeon ashu maate peyie ing'oru solutions ashu o sababu ni naiko eni zuia naduo challenges pookin.

Kore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa esiai erikore e senate asu esiai erikore oltung'anak pookin lootii sirkali loogira aarik iladuo wananchi asu iloogira aarik iltung'anak, ore ena siai naa kisaidia iltung'anak oleng' teneeku keeta iltung'anak elukunya arashu iltung'anak loorikito naa enetipat oleng' amu keeku ketumoki aiwakilisha inaduo shidai naagira aanya wananchi ashu inaduo rikoreta pookin naagira aisumbuaa ashu eya ntokitin nepuo aaliki sirkali challenges naagira wananchi aimaa peyie etumokini ninche aisaidia erishata pookin.

Ore entoki nagira asa tene naa oltugani loumie oloinosa enkima, oloinosa enkare nairowua ashuu olotubukokine eilata nairowua ore entoki edukuya toltungani laijio ele naa ore eretoto edukuya nayieu naa igas aiguraki venye first aid ashua embaare edukuya nidim oltugani atabakie pee etumoki atabaiki sipitali metabaki ashuu pee etumoki ataa keidim ataanyu oldaktari metabaa .neeku ore ena bae naa enetipat oleng enkata pooki namyamal oltunganak ashuu enkata pooki nanoto oltungani ajali lazima pegasi aata entoki naitaasi Eton eitu ebaiki oladuo daktari

Ore ena siai naa kisapuk oleng tenkop ang amuu oree isipitalini sapukin naatii ildakitarini na lazima peyiee epuo ilarikok amaana nedol ajoo kanyioo nagiraa andelea kaji egira embaree aikunarii peyiee meeku meesitaa uchunguzi kuhusu entokin naagira andelea tosipitalini sapukin lazima peyiee epuo atum ilomon kuhusu enaduo sipitali ashua tenaa keeta sipitali imashinini naagira aaitumia peyiee eret ninje enkataa nanyamal

Ore entokii nalotu idamunot tenadol enaa naa sipitali ashua ildakitarini loogiraa abak ilntunganak ooumiate kidim ataa ketqmoyiaa ashua ajali oo baribara ashuaa olengae toki ake naikoo enkishui oltunganii metaaa ketii batishoo oree ena siai teneyauni oltunganii lazima peyiee esiokii ildakitarini assiokii aaitibuu ninyee haraka peyiee iokoa enaduo maisha oladuo tungani peyiee mitokii ilntunganak aapuo tenkaraki emoyian

Oree entokii nalotuu idamunot tenadol enaa naa esiai ee sipitali oree sipitali naa eweujii naa lazima paa safii peyie oree enkata pookin nayaui ildakitarini ashua ketum ilntamoyia irumuii clean nadim aatabakieki erishata pookin ashua inkolingi pokin natii ilntunganak ashua natii enkishui enye batishoo peyiee miitokii aakuu oree ilntomoyiaa netii environment toronok ashuaa lazima paa safii sipitali netiii intokitin nayieu wagonjwa

Oree entokii nigiraa ayeendelea tene naa ilntunganak oshuaa ildakitarini looyiolo esiai elukunyaa oltunganii igiraa ass campaigns kuhusu mental health neeku oree enaa siai etaa enetipat too ilntunganak pookin nigiraa aaitetea right ooo ilntunganak metaa oree ilntunganak oota mental health kigrae aaisaidia toloshoo enaa ilntunganak letipat netaa enaa siai ene tipat oleng too ilntunganak

Oree eninko peyiee iisum oltunganii peyiee eyilou ena siai empiraa ee table tennis kisaidia ilntunganak menoto talanta neshet iseseni nelak si ilntunganak lazima peyiee eloo oltunganii enkiwanja ena ake niyiolou rules ee mpira peyiee etumokii aatasa neeku oree ena siai netaa enetipat tolntunganak

Oree enaa bayee netaa ene tipat oleng too ilntunganak pookin amuu etaa oree ilntunganak netaa keyieu usafi pee ekuu oree enkataa poookin nimbangu te wuejii chafuu lazima peyiee intukuu nkaik enkomom peyiee mikimbung iladuo chafui neekuu oree choo lazima etii enkare ashua sink peyiee ilepuu usafii

ore ena siai esiai orkeek le parnadol extra netaa esiai sidai oleng, arashu ataa si esiai e tipat toltunganak kumok, amu ore parnadol keitibu keitibu ninye oloiribi neitibu elukumya teneewuo oltungani eya elukunya netumoki aimesa laduo keek, ashu ainyangu laduo keek te chemist netumoki atookie enkare neishiu enaduo lukunya neeku ore ena netaa entoki naisaidia iltung'anak oleng erishata pooki namoi iltung'anak ashu erishata pooki nemeningito iltunganak vizuri esiadai ele shani iltunganak kumok oleng, neeku keifaa peitibui ashu peeielesea iltunganak venye enaitumiya aitobiraki pee meitoki ai misuse.

Oree entokii nagiraa aasa tene naa ilaramatak kulo lolale loonguesin oree enaa naa olkanjawoi igirae iiashoo kule payie etum afya ashua emokuu ilntunganak peyiee eekuu tenedol ilntunganak nemedol enaa enemies neekuu oree ena siai oo ngueshin kifaa peyiee ibung ilntunganak neendeleza metaa merr inguesin amuu inetipat sii ninje amuu keyau iropiyianii tenepununui adol neeku enetipat

Oree entokii nagiraa aasa tene naa esiai oo sikarini noloito dukuya oree enaa siai naa kengas ilntunganak aapuo training ilapaitin esiana nepukuu tine nishorii orusaa opuoo atonii too nkangitie inkutii olongii peyiee etumokini aaipoto peyiee epuoo asakii wananchii eisia peyiee eeyau security peyiee err ilaruok laagiraa aivamia enaduo inji neeku enetipat enaa siaai

Ore intokitin pookin nadolita tene naa adolitaa irkiek ntimi Ore ntimi naa kisaidia metaa kibok osinyai meyaa enkare oree enkae toki nadolita tene naa adolitaa ositima enkaop enaa nayendelea netaa ena toki ene tipat oleng enkataa pookin nigirae aayauu maendeleo

Oree entokii nadamuu tenadol enaa siai naa erishata naagiraa ilntunganak akwet aitodoluu talanta idoluu kipaji erishata pookin peyiee elakii amuu oree enaa na kisaidia ilntunganak metalaa iseseni neyiolouno netumo ilntunganak nepuonuu inosakinoo iretoot

Kore ena siai ee naa etaa esiai e kawaida ashu entoki naa ene kawaida teneasa amu etaa kore iltung'anak ee netaa etaa kore ninye iltung'ana sapukin ketumito kegira aanuta aatum enutai ashu aa ketum iltung'anak enutai peetumoki aatoponari ormarei. Neeku kore ena siai teneyeu oltung'ani neyolou naake ipim ake, elo ake sipitali ninyang'u enaduo kit naipimieki enaduo enaduo mimba ashu enaduo nutai, nelotu aipim neyolou venye naitoria alo clinic teneyolou ajo kenuta ashu venye naitoriaa aiendelea te clinics enyenak.

Oree entokii nadamuu tenadol enaa naa mashindano ee mpira ninyee nagiraa ayendelea igiraa ilntunganak aailepunyie amuu oree sii ninye enaa naa kisaidia olelero metaa metum erishataa napuoo aas intokitin torok neeku oree iladuoo ootaa talanta nepuonu ishindana netum sawadinii enye tine netum ilntunganak looi support ninje tine neekuu enetipat enea siai

Ore enkabila oo kuna Mali nanyorr naa kuna naibor umuu ninje isidain amuu ninje nimesiokii aaputoo amuu kisaidia oltunganii meetaa safii amuu meenyu oltunganii michafukayu orishataa pookin neeku isiokii aaitukuu tenidol ajoo etijinga olchafuu nisiokii aretena peyiee itumokii atereretenayu enkata pookin

Ore entokii nagiraa aasa tene naa olaramatani logira aramat enkiteng enye arem irkiek peyiee etumoki atudumunye netumokii sii atagoloo osesen netum nguvu angataa pookin namuoyuu ngishu lazima peyiee eeudii peyiee etumoki ataholoo netum osesen nguvu naidim atimirie enaduoo mayian peyiee tumokii atagoloo neeku enkiteng naata afya peyie meyaa oltunganii aasara

Ore ena siai neetaa ene tipat oleng erishata pookin naagira ilntunganak aabakishoo imoyiaritin naijo cholera amuu emoyian toronok naidim aawaa olntunganii esaa pookin neeku kifaa paa oree iladuo tunganak loitashekii esiai ee biotishoo oltunganii niteng ilntunganak venye nai avoid inaduo moyiaritin peyiee etumokini ayaakii irkiek netumokiini aayakii inkariak safii netumookii aatok erishata pookin

Ore entokii nagiraa aasa tene naa ilopisaani le safaricom logiraa aitengen ilntunganak kuhusu ilainini kanyioo faida esiai ee safaricom kaaji iko oltunganii tends teneshuku iropiyianii neekuu oree enaa siai neetaa ene tipat oleng too ilntunganak teniteng ilntunganak irkulie peyiee eyilou ibaaa ee services ee safaricom

Oree eninko peyiee iisum oltunganii peyiee eyilou ena siai naa oree esiai enkitukuto orkapet naa keyiuo oltunganii aariyiaa amuu keyieu naa kengasii ajut neworii enterit ning'oruu brush omo sabuni enkare safii niutuut aatobirakii nibukokii enaduo are oree peyiee etoyuu nipik enkolong peyiee ibukorii enaduoo are pookin nipik ade ankaji

Ore ena siai ee malaria naa kisapuk tenkop ang oree enkata pookin nashaa nesapuku enkojongani temurua neeku oree ilntunganak pookin nigoruu inetii ashuu ingoruu venye naiboyoo enaduoo moyian ning'oruu eilataa enkojongani peyiee iboyoo imoyiaritin

Oree eninkoo peyiee iisum oltunganii peyiee eyilou ena siai amuuu inkichezo enaa nagiraa ilntunganak adaala aara ee game oo ropiyiani peyiee eeku ninje kila saa oree enaa siai na ketaa nkutik ngoretaa naangorieki naa ninje engoriekii neeku teningorr eweujii neje neeku inosaa e game

Ore ena kipirta ashu ena baye nagira aasa tene naa ewueji nisumare iltung'anak naji library ore ena toki naa ketii imasaa kumok amu ketii enaa nkompyutani, ilorikan mbukuui iluaat pookin ashu ee mbukui iluaat pookin naisum iltung'anak, ore ena toki naa kiteng'en iltung'anak ashu kisaidia iltung'anak erishata pookin amu keeku ore oltung'ani ogira aitumia ena toki naa ketumoki anoto eng'eno ashu aa ketumoki ataa meeta challenges naagira aimaa amu keeta resources pookin naisumareki neeku ore ena siai naa enetipata oleng' toltung'anak.

Ore sababu naisho metaa kanyorr ena siai naa ore embaare pookin ee naiboorieki imoyiaaritin naa enetipat enkata pookin enaa enkishui oltung'ani amu kisaidia iltung'anak metaa miibung' imoyiaritin ashu metaa meeta oltung'ani emoyian tosesen, neeku ore ena siai naa enetipat oleng' erishata pookin nagira iltung'anak ee aitumia irkeek pee aiboorie imoyiaritin peyie etum ninche afya sidai netumoki sii aiendeleza siinche te maisha enye enaake.

ore entoki nalotu ndamut tenadol ena siai naa eeh ore ena naa entoki pookin namirieki inkiri ashu butchery namirieki nkirik aa ne nkiteng, aa nenkine, aa nenkurue ashua noonkulie tokiting ake pookin ng'uesin nainosi nkirik. ore ena siai naa enetipat oleng toltung'anak amuu keeku ore te uchumi naa kisaidia iltung'anak metaa ketaana ewueji neinyang'unyeki nkirik ore neisho sii iltung'anak isiaitin amu keyieuni oladu oltung'ani oosisho te butchery ore iltung'anak loi suplly nkiri netum sii ninche order neeku inasiai, enetipat oleng ena siai toltung'anak.

ore ena baye naa enetipat oleng tolosho amu ore iltung'anak tarruesh naa kifaa sininche pebaiki ashu petum services pookin petum eramatata pookin natumito kila mtu peyie mitoki sininche ado enaa kegirae agelaa tolosho ashu kegirae aisorom neku ore iltung'anak tarruesh kifaa nirejestae te system nepiki sininche system metaa ketum iretot pookin natum iltung'anak netum siii usaidizi pookin erishata pookin peyie mitoki sininche adol enaa kegirae agelaa ashu kegirae akepaa tolosho lenye .

ore entoki nagira aasa tene naa empira egirae arr tene ore empira enkata pookin naari naa ketii iltung'anak loifaa nerr netii sii loishabikia teboo netii oladuo loitasheki naa ninye loitai uamuzi ajo kanyio easitae ashu ninche loitai iltung'anak makosa loji o referee ore ena naa ninye lolimu ashu ninye loifaa nelimu ajo kanyio nataase ke foul ashu mee foul ke penalt neku ore enatoki naa enetipat oleng enkata pookin naaritae empira lasima peyiolou iltung'anak petumoki atusuj enaduo uamuzi oladuo referee neyiolou sininye ajo kanyio nagira aasa ashu kanyio nemegira aasa tenaduo wueji.

Ore entoki etipat tenakop ashu te siaai e YouTube naa ore YouTube neitumia sii ninche iltungana kumok ataa entoki nalakishoreki, ashu entoki nalakishore ore si YouTube neisaidie iltungana erishata pookin ee menoto iltungana content netaa sii ketum iltungana napasini tenaduoo wueji peetumoki sininche ashom atoduai talent enye, netumoki anoto di ninche ee eretoto pookin naaba enaa enasaidia iltungana naaba enaa enaiitisha too iltungana, netaa sii ore YouTube netaa ore intokitin nagira aaza too kuapi kumok ana kedol iltungana laduoo loota itivini laduoo oota isimuii sapukin neeku etaa enetipat oleng ena siaai.

ore entoki etipat tena baye tenkop ang naa maendeleo nagira ilarikok ayau isukulini ashu nagira iltung'anak ayau isukulini amu etaa ore iltung'anak netaa kees isiaitin etipat amu etaa ketum iltung'anak ewoi netonie nijisaidia ashu nepuo enaduo haja naata eh mekire aseroi epuo iltung'anak ashu mekire etum challenges eh teneeku kebore iltung'anak ewueji kidim ake oltung'ani atijing'a e room nijisaidia nitu nepuku nitumia nitumia tissue nepuku nituku inkaik nepuku oladuo tung'ani etaa idipa aijisaidia tenaduo siai ashu tenaduo haja naata.

Ore ena baye netaa enatipat oleng' erishata pookin nagirra iltung'anak aaramatisho amu ore esiai oonkipandeni tenepiki nkishu naa keudi enkiteng' nepiki enkipande neyiolouni ajo kamaa apa ena kiteng' pee eudi ke namba aja ashu kalo shani apa etuudoki ashu kang'e olopeny opik oshi nkishu kuna kipandeni naatiu inji neeku ore esiai oldakitarini netaa enetipat oleng' ilepua sininye terishata tolosho lormaasai atua oshi enkop amu ketaa keeta ildakitarini esiai narem nkishu nepik nkipandeni nisaidia iladuo tung'anak aaliki ee maana ashu usaidizi onkitambulishoni toltung'anak erishata pookin naramati nkishu.

Ore entoki nagira aasa tene naa ilaramatak loongomiani logira aapik ninche ngomiani olchaba lenye arashu oogira aisaidia ngomiani aaramat ninche aapik olama pee etumoki aatayioloito ashu pee etumoki ataa keorr onaduo kulie orkulie tung'anak neeku ore ena siai netaa enetipat etaa entoki emaana toltung'anak erishata pookin nagirai aaramatisho isaidia iltung'anak enkata pookin nanyamal iltung'anak, etaa ketumoki etaa naai tenelo neshula ngomiani onkulie naa keyiolou oltung'ani ajo kakwa inenyenak kakwa naata olama lenye, neeku ore ena siai enetipat oleng' ena siai teramatare ongomiani.

Ore ena siai netaa enetipat oleng' erishata pookin nagirai aaramat iltung'anak aisho olchani le Polio ee amu ore Polio naa emoyian naa eniibung' oltung'ani naa kisumbua ashu indim aitaa oltung'ani tarruosh neeku kifaa paa ore ildakitarini nemanaa aapuo aabak inaduo kera ashu aa nemanaa apuo ee aaret inaduo kera aa menotito olchani ashu mibooi inaduo moyiaritin erishata pookin peyie mitoki ninye emoyian aibung' ashu mitoki aaku iltung'anak lootum challenges enkata pookin naibung' emoyian neeku etaa ena siai enetipat oleng' erishata pookin nagira ildakitarini aamanaa aabak nkera.